Kũrĩma na moko nĩ kwega mũno tondũ mũndũ nĩ ahotaga okorwo nĩ ria ũraribariba, ũkaribariba biũ nginya gũgatigwo mũgũnda gũtarĩ na ria o na rĩmwe. Okorwo nĩ thumu ũrekĩra mĩtaro-inĩ kana marima-inĩ, nĩ gũteithagia mũno ũgekĩra thumu ũrĩa ũrabatarĩkana hatarĩ gĩa gũkĩria gĩkĩro, kana kũwananga, na kũguo ũrĩmi wa moko no ũke ũkorwo wĩ mwega mũno. No ningĩ kũrĩma na moko nakuo nĩ gũkoragwo na mĩhĩnga mĩingĩ mũno tondũ nĩ ũkoraga atĩ nĩ ũratihio moko maku kwanja ũngĩkorwo ndũrĩ na ngurovu, nĩ ũgũkorwo ũgĩtihio moko mũno. Ningĩ mũndũ nĩ aiguaga ruo tondũ wa mũgũnda ũcio wĩna cong'e, wĩna mĩigua, wĩna indo nyingĩ mũno ũtangĩhota kũnyita na moko maku me matheri. Ũguo rĩrĩa mũndũ ararĩma na moko abatiĩ ekĩre ngurovu tondũ nĩ ndĩraririkana he hĩndĩ ndarĩmagĩra mananathi, mbegũ cia mananathi tũhandagwo twĩ tũnini kũguo ũgakora ndũngĩrĩmĩra na icembe, kana ndũngĩrĩmĩra nginya ona hũma, kũguo nonginya mũcimunyĩre ria na moko na okorwo wĩna kĩndũ gĩa gũteithia, nwanga banga na ũrathimĩrwo gĩthimi kĩrĩa ũkũrĩma nĩgetha ũrĩhwo kĩmũthenya ciringi magana mana ma mĩrongo ĩtano. kũguo ũgakora nĩ ũrerutanĩria mũno, moko gũkũ ũguo ndwara-inĩ gũkonũka ngothi, wathiĩ gwĩthamba ndũngĩthamba nginya na maĩ mahiũ mũno nĩũndũ wa ũrĩa ũrarakwo gũkũ, ndũngĩrĩa kĩndũ nginya na moko nĩ ũrĩa nginya ũrarakirwo.

Ndemu nĩcio tũhũthagĩra kũiga maĩ, na rĩu gwitũ tondũ tũkĩrĩ arĩmi, maĩ marĩa tũigĩte ndemu-inĩ, kaingĩ nĩmo tũhũthagĩra kũrĩma, na nĩ tũrĩmaga macani, kahũa, mananathi, na indo icio ciothe nĩ ũrakĩmenya nĩ imwe cia indo iria cibataraga maĩ maingĩ mũno mũno rĩrĩa ũrarĩmĩra tondũ ũngĩkĩra ta macani bataraitha na gũtiraura, yendagwo ũitĩrĩrie maĩ, nĩgetha macani maku magĩkũre o ũrĩa makũraga rĩrĩa kwĩna mbura. Ningĩ nĩ tũrĩmaga indo ici ingĩ ta matharũ, nyanya, mboga, thibinanji, icio ciothe nacio nonginya ũciitĩrĩrie maĩ, kĩroko na hwai-inĩ. na kũguo ũtarĩ na maĩ ma kũigana ndũngĩhota kũrĩma indo icio ciothe. Kũguo tũgucaia maĩ kũma kũrĩa ndemu-inĩ na mĩberethi, tũgoka tũmarehete, mũndũ ũrĩa ũrenda o nake itũra, agekĩrĩrwo maĩ mau, na kũguo no nginya, nĩ mabundi mũrĩhaga nĩgetha mathiĩ moke menjete mĩtaro makĩgathĩkaga mĩberethi kũrĩa mĩtaro-inĩ kũrĩa kando ya bara nĩgetha maĩ mau moke me maingĩ, moke me maingĩ nĩgetha magũkuhĩrĩrie na nĩguo nginya ũrĩmi waku ũgacĩre na ũnyite thĩ'nga. Ningĩ maĩ macio nomo tũhũthagĩra kũhe mahiũ maitũ, tondũ mahiũ namo nĩ ũrakĩmenya nonginya manyue maĩ o mũthenya o mũthenya, ngũkũ, ng'ombe okorwo wĩna mbũri, indo icio ciothe no nginya ũgacihe maĩ mũno mũno ng'ombe

Masupamaketi nĩmo manyitaga ĩtemi rĩrĩa inene mũno harĩ mĩrĩĩre ya andũ ya o mũthenya o mũthenya, tondũ ũkoraga kwĩna andũ arĩa magũraga indo cia kũruga o mũthenya. Na koguo mathiaga hau supamaketi, tondũ supamaketi nĩyo ĩ hakuhĩ. Na nĩrahota kwenderia mũndũ kĩndũ kĩmwe kĩmwe, tondũ ũkoraga andũ mendagia indo kwa wĩingĩ, no supamaketi mendagia kĩndũ kĩmwe kĩmwe. O korwo nĩ kĩroko ũrenda iria na mũgate, ũgũthiĩ o hau supamaketi, ũkagũra iria na mũgate, ũkongerera macani na cukari hau, ũkainũka wĩ wothe. Nĩngĩ ranji o ta gũo, kana ona hwa-inĩ. Ningĩ nĩ ũkoraga atĩ masupamaketi nĩma, andũ nĩ mamendete tondũ o korwo nĩ andũ arĩa mekaga kana magũraga indo ciao mũico wa mweri, kũu nĩkuo mathiaga kũgũra. Ũgakora mũndũ kũu, tondũ nĩaramenya atĩ indo nĩ nyingĩ, indo iria cigĩtwo kũu ti njikaru. Nĩekũrora mũthenya ũrĩa cigathũka nĩwe ũrerorera kira kĩndũ. Na koguo agacagũra gũthiĩ kũrĩa supamaketi gũkira gũthiĩ kũrĩa matũũra-inĩ kana ndukainĩ ici cia gũku matũũra-inĩ. Tondu ũkoraga nduka rĩmwe ici cia matũũra-inĩ ta rĩũ he hĩndĩ ndathĩĩte nduka-inĩ kũgũra mũgate, ngĩkora mũgate ũcio ona nĩ ũhetũkĩtie thikũ cia guo cia kwendio. Na koguo ngĩigua ũru mũno, tondũ nĩrakiona mũgate ũcio ni mũikaru mũno. No wathiĩ handũ harĩa supamaketi ũrakora mũgate ũrĩa wathondekwo ũmũthĩ kana mũgate ũria ũrarehetwo ĩra. Koguo ũgakora atĩ nĩũrarĩa kĩndũ kĩega.

Rĩrĩa ndona ũũ nyonaga kana ndirikanaga rũgongo rwa bũruri, kana gatagatĩ ka rũgongo rwa bũrũri na ithũiro rĩa bũrũri ũyũ witũ wa Kenya. Na kũoguo kũndũ kũu nĩkuo ũkoraga atĩ nĩ kíũũmĩte! Gũkoma karagaca atĩ nginya tĩĩri ũcio wakinyanga kũu ni mũhiũ. Kũu gũkoragwo kũũmĩte biu nginya mĩtĩ ndĩrĩ na mathangũ ona mamwe ũrona mena riri kana kũu ona kũhanda gũtihandagwo kĩndu. Na kũoguo thirikari nĩ ĩbatie ĩnyiite itemi rĩmwe inene mũno rĩa gũthiĩ kũmenya ũrĩa megũteithia andũ arĩa maikaraga kũu. tondũ matikoragwo na mĩtũrĩre mĩega ũguo mũno. Nĩ mahetũkagwo nĩ maũndũ maingĩ. Ũgakora o korwo ni ũhoro ta wa githomo kũu, wĩ thĩ mũno. O korwo nĩ ũhoro wa maaĩ, kana ũrimi nginya matingĩrĩma. Na nginya kũrĩithia mahiũ mao ũkoraga rĩmwe nginya nĩmakuaga nĩ ngaragu tondũ, riũa rĩu nĩ rĩgĩakanire mũno. Na gũkiuraga mbura ĩmwe hari mwaka kana ona no gũikare nginya mĩaka ĩrĩ gũtarĩ kũraura. Kũndũ kũu nĩ kũrĩ mũtũrĩre mũritu mũno. Na thirikari nĩ ĩbatiĩ ĩmecirie mũno mũno mũno andũ acio. Nĩ getha ĩmatwarĩre maũndũ o korwo nĩ ma gĩthomo, maũndũ ma tekinoronjĩ, naarĩ andũ acio maandanduke hanini ni getha mahote nginya kwĩrũgamia na kũhũrana na ngaragu irĩa ikoragwo kũu tondũ nĩgũkoragwo kwĩna thĩna mũingĩ mũno na mũnene.

Ũkoraga rĩrĩa ciana ĩrakũra nĩguo ona ciĩga ciao cirakũra na njĩra ya ũhũthũ mũno na cigakũra narua. Na kũoguo nginya meeciria maao makoraguo magĩkũra o ũrĩa ciana irakũra. Nĩkĩo ciana ĩheagwo maguta ma thamaki, tondũ maguta maya ma thamaki nĩ marehaga, kana nĩmateithagia mũno ciana cikũre meciria, ciũhĩge, nĩ ũndu wa bitameni ĩrĩa makoragwo nayo, Na koguo no nginyagia ũkahe ciana ciaku maguta ma thamaki o korwo nĩ ũrenda ciathiĩ thukuru cinyiite gĩthomo wega. O korwo nĩ ũrenda cikorwo ciĩ njũgĩ, no nginya ũgacihe maguta ma thamaki. Ningĩ maguta ma thamaki nĩmagiragĩrĩria gĩthũri, mwana ndangĩyiitwo nĩ homa na njĩra ya raithi. Koguo ũgakora nĩmarahota kana nĩmarahota kũgĩtĩra ũgima wa mwĩrĩ wa mwana ũcio, na koguo ũgakora atĩ nĩegũikara e mwega mũno, atekũnyiitwo nĩ mathĩna maya ma heho o ũguo. Maguta maya ma thamaki ningĩ nĩ makoragwo me mega ona andũ agima no manyue, to ciana tu. Tondũ nĩũkoraga maguta maya nĩ marĩ goro mũno. O na ta rĩu ingĩthĩnja thamaki, nĩ ndirikanaga he hindi twathĩnjaga thamaki, na maguta mau ti gũte twateaga twamacokanagegeria tũkamekĩra thaburia. Tondũ hena andũ arĩa megũka kũgũra maguta mau. Na nĩ marĩ goro mũno, magũragwo mbeca nyingĩ mũno na ti maguta maingĩ. Ũgakora marathondeka mbeca nyingĩ mũno.

Haha hena njamba na nĩkũrĩithia ĩrarĩithia, njamba ici cia gũkũ mathai-inĩ nĩũkoraga nĩcio itũmagwo cikarĩithie, mũndũ akanengerwo rũru rwa ng'ombe. Ng'ombe nyingĩ mũno noũkore mũndũ ena rũru rwa ng'ombe ta ngiri ĩmwe na nĩndukanu nginya na mbũri, na koguo ũkoraga andũ aya mathiaga kũrĩithia kuma kũndũ na kũndũ tondũ ũcio nĩguo wĩra wao ũguo nĩguo mareretwo, ũguo nĩguo maithe mao matũire mekĩte ona gũtuĩkaga atĩ andũ aya mombirwo moimire na igũrũ mena ng'ombe ciao, koguo mougaga ng'ombe maheirwo nĩ Ngai nĩgetha mathiĩ marĩithagie makauma kũndũ na kũndũ, nokoraga gũkũ mathai-inĩ gũtirĩ mũgũnda wa mũndũ, mũndũ oumaga tu na ng'ombe ciake harĩa agũcigĩte agathiĩ gũciraithia, noaume nginya kũndũ ta Kĩambu athiĩ acirĩithĩtie acirĩithĩtie ũmũkore athiĩ nginya kũrĩa mwena wa Ikamba no kũrĩithia gũtarĩ kũhurũka. Andũ aya nĩũkoraga nĩkũrĩ Mathai cia kũrĩa Naroko nĩkũrĩ mathai cia nagũkũ Thamburu na koguo ũyũ nĩguo wĩra wao gũtirĩ ũndũ ũngĩ mekaga, ona ũngĩthiĩ nakũu Laikipia nĩũkũmakora ona Nyĩrĩ nĩndĩmakoretea, kwanja acio mambaga hema kũrĩ kando ya bara, makaiga ng'ombe ciao hau tondũ Nyĩrĩ bara cia Nyĩrĩ nĩigĩkoragwo irĩ njaramu mũno, ũgakora maigĩte ng'ombe ciao hau na citingĩthiĩ handũ nĩgetha magakoma magokĩra rũciũ kwenderea kũrĩithia.

Andũ mekehũrwo mbica marĩ bengi, kaingĩ gũkoragwo nĩ andũ kana nĩ anene a bengi ĩo, nokoraga andu aya maita maingĩ moimĩte mũcemanio, mũcemanio ũrĩa ta rĩngĩ mekwaragĩrĩa ũhoro wa ũkũria wa bengi ĩo, ũgakora nĩmararĩrĩria andũ arĩa makĩrĩ a bengi ĩyo makamenya kana nĩmekũmongerera marũni, makamenya kana nĩmekũmanyihĩria mbeca iria iraciarana kũmana na rũni rũrĩa mũndũ oya, na koguo nĩũkoraga atĩ mekwaragĩrĩria maũndũ maingĩ mũno marĩa maratũma nginya moke mahũrwo mbica, tondũ matingĩkĩhũrwo mbica matarĩ kana matarĩ na gĩkeno tondũ nonginya magĩkorwo nĩmouma kana mouma mũcemanio ũcio wĩna ũmithio nĩgetha moke magĩcoke makĩhũre mbica makĩririkane mũthenya ũcio tondũ mũthenya ũcio noũkorwo nĩ mũthenya wa gũcenjia bengi kũma gĩkĩro gĩkĩ gĩa thĩ ĩgathiĩ gĩkĩro kĩngĩ, kana nĩ mũthenya wa gũtuga andũ arĩa makĩrĩ bengi ĩyo yao, andũ acio ũgakora atĩ mouma kũu ũguo mũcamanio ũcio nĩmakena, ũgagĩkoro atĩ nao nĩmagũkenerera na koguo nonginya matugwo.No nĩgetha bengi ĩririkanage, magagĩcagũra atĩ anene ao mahũrwo mbica nĩguo maririkanage mũthenya ũcio, ũtarĩ wa kĩriganĩro o narĩ onarĩ.

Haha he mũrĩmi, etĩte ndagĩtarĩ wa ng'ombe kana ndagĩtarĩ wa mahiũ oke ahe ng'ombe yake mbegũ. Ng'ombe ciendaga kũheo mbegũ ya ndagĩtarĩ tondũ mbegũ ici cikoragwo cirutĩtwo harĩ ng'ombe irĩa ciĩna grade ya igũrũ. Na kwoguo nĩgetha ng'ombe yaku ya gwatia ihu, ĩkaruta njaũ njega, ĩkaruta njaũ ĩgakũra ĩna hinya, njaũ thutha-inĩ ĩgakũhe iria wamĩrĩithia wega. Na kwoguo ũgakora atĩ mendaga mageta ndagĩtarĩ tondũ ndagĩtarĩ nĩo mokaga na mbegũ icio. Mbegũ icio cikoragwo ci cia mbei ngũrani na cikoragwo ci cia ng'ombe ngũrani. Nĩ ũkoraga ng'ombe icio ona no cikorwo ciumĩte nja wa bũrũri. Ũgakora ng'ombe yumĩte kũndũ ta kũrĩa Scotland tondũ kũu nĩkuo kũrĩithagio ng'ombe irĩa njega. Moete mbegũ kũu magoka nacio gũkũ Kenya nĩgetha mahe ng'ombe ici citũ nĩgetha onacio ciambie kũruta njaũ ta icio. Njaũ ĩmwe yakũra wamĩrera wega, njaũ ĩgakũrehagĩra iria kuuma rita nginya mĩrongo ĩtatũ he mũthenya ũmwe. Na ũkĩrĩ na ng'ombe ĩmwe ũrakama rita mĩrongo ĩtatũ wĩ mũrĩmi ũgũkorwo wĩ baita-inĩ nene na ũtonga-inĩ mũnene mũno. Tondũ ũngĩgĩcoka ũige ng'ombe icio ũige ng'ombe ciaku ithano kana ikũmi, ũrona ũgũkorwo wĩna iria rita magana matatũ. Na ũngĩkĩendia iria rita magana matatũ o mũthenya we gũtirĩ mũndũ ũkũigana, ũgũkorwo wĩna mbia mũno mũno.

Andũ arĩa ndĩramenya haha nĩndĩrona hena mũtongoria witũ wa bũrũri ũrĩa ũrarĩ ihinda rĩu ihetũku ti mũgathe Uhuru Mũigai wa Kenyatta. Mũtongoria ũyũ nĩ mũndũ wĩ ngumo nĩ mũtongoria umĩte gatagatĩ ga gĩtarũ gĩa gũkũ Kenya bũrũri-inĩ. Na koguo ũgakora mũtongoria ũyũ nĩ atambũrĩkĩte mũno tondũ nĩekire maũndũ maingĩ. Thirikari yake nĩ yarĩ thirikari nũmu, thirikari yatuaga matua mabacĩrĩre na matua mega. Ningĩ mwena ũyũ ũngĩ nĩndĩrakĩona mũtongoria witũ wa bũrũri wa ihinda rĩrĩ etagwo William Ruto. Na koguo mũtongoria ũyũ witũ tha ici nĩarahĩtũkĩra kahinda karitũ mũno nĩũndũ gũkoretwo kũrĩ na mĩrũrũngano. Mĩrũrũngano ĩtarathira na rĩu mĩrũrũngano ĩno ĩcenjetie ĩgatuĩka nĩ wũici, wanangi wa indo na no njũrie andũ matige kwananga indo tondũ marathiĩ kũrũrũngana magakorwo nĩ andũ arĩa angĩ maratwarĩra thĩna, arata ao andũ a bamĩrĩ nginya andũ arĩa mamakuhĩrĩirie kana andũ aria mangĩmahe wĩra ta ũcio ũgakora nĩmaramathũkĩria wĩra mao. Ningĩ mwena ũyũ ũngĩ nĩndĩrakĩona hena mũtongoria wa mwena wa mũng'ethanĩro Raila. Raila nĩgũtuĩkaga atĩ nĩarumitwo nĩ ithe atĩ ndagatongoria bũrũri ũyũ eta mũtongoria wa bũrũri ũyũ kana ta president. Koguo mũtongoria ũyũ atũire ahũranĩire gĩturua kĩa mũtongoria wa gũkũ bũrũri witũ wa Kenya no ndarĩ acinda. Atũire mũng'etanĩro mĩaka ĩrĩa yothe atũrĩte na agũtũra ũguo.

Gũkũ nĩ bengi na nĩ marakĩoneka haha hena andũ mathiĩte kũrĩa bengi rũhonge-inĩ rwa kũigithia mbia kana rũhonge rwa kũgucia mbia. Okorwo nĩ ũrenda kũgucia mbia ciaku wĩ bengi ũthiaga rũhonge-inĩ rũrũ rwĩtagwo rwa teller. Na koguo nĩ ũkoraga ũngĩingĩra bengi ta Cooperative, ũthiaga ũgakora macini hau macini ya gwĩtungatĩra, ũgetungatĩra we mwene. Ũkagata tigiti waku wa harĩa ũrenda gũthiĩ ũgacoka ũkanengerwo karatathi ũgathiĩ ũgaikara thĩ ũgeterera wĩtwo. Na kwoguo korwo ũgũthiaga gũkũ gwa teller gũkũ gwa teller mũndũ athiaga kũgucia mbeca kana kũiga. Ũgakorwo atĩ namba ĩrĩa ũkũhetwo, ũkũhetwo ya hau na koguo ũgwĩtwo nĩ macini kana kompiuta ũkaigua yakwanĩrĩra speaker inĩ nĩgetha wĩrwo ũthiĩ ũtungatĩrwo. Okorwo ũgũthiaga handũ hangĩ o taguo ũguo noguo gũkũhanĩka. Na kwoguo ũkoraga atĩ ũhoro ũyũ wa kwĩhe motungata wĩ mwene kũhũthĩra kompiuta nĩ ũkoraga atĩ nĩ kũrateithia mũno tondũ nĩ kũratũma okorwo nĩ bengi ta ĩyo ĩgakorwo ĩna mĩbango, ĩgakorwo ĩna ũbacĩrĩru na gũtirĩ andũ mara kana ũndũ ũrahĩngĩcana na andũ kũu gũtinda makĩhĩngĩcana kũrĩa marathiĩ, ũyũ atinda akĩũria ciũria kũrĩa arathiĩ. Ũthiaga o harĩa macini-inĩ ũkerutĩra harĩa ũrathiĩ. Na kwoguo ũgakora atĩ nginya operation kana maũndũ marĩa marathiĩ na mbere kũu bengi-inĩ nĩ mara...

Ĩno nĩ nyũmba ya kabũni itũ ya thitima ya gũkũ Kenya ĩtagwo Kenya Power, na kambũni ĩno nĩyo ĩtambagia thitima gũkũ gwitũ bũrũri-inĩ, bũrũri ũyũ wothe handũ harũma thitima cigayagwo nĩ rũhonge rũrũ kana kambũni ĩno ya Kenya Power, koguo ũkoraga andũ aya nĩega mũno na nĩmakoretwo mahetwo ũhoti mũnene nĩ thirikari tondũ thirikari nĩĩkĩmanyitagĩrĩra na njĩra nene mũno, ona mangĩkorwo nĩmathondekaga mbeca nyingĩ thirikari noĩmanyitagĩrĩra, rũhonge rũrũ kana kambũni ĩno nĩũkoraga atĩ ĩna maũndũ kana motungata mao nĩmega mũno ma kũheana thitima tondũ nĩmahotete gũtambia thitima bũrũri-inĩ wothe, tondũ nĩndĩraririkana mũgathe ti Mweigai wa Kenyatta nĩarĩhire kambũni ĩno ya Kenya Power nĩgetha ĩtambie thitima bũrũri wothe handũ harũma na mekĩraga bure, kogwo akorwo kwanyu gũtirĩ thitima ndiũĩ kũrĩa mwahĩtũkĩirwo noanga atongoria anyu mena thĩna, na koguo rũhonge rũrũ nĩũkoraga nginya nĩrwandĩkĩte andũ aingĩ mũno ciana citũ igakorwo atĩ nĩcirona mawĩra nĩcirona nginya nĩirathomithio nĩ kambũni ĩno nginya gũthondeka thitima, koguo gũtirĩ hĩndĩ gũkũ Kenya gũkahũa andũ a athondeki a thitima na tũtigatiga kũrĩma thitima tondũ thitima nĩũrakĩmenya cirutagwo kũrĩa ndemu-inĩ cia Masinga.

Nĩyendete kũrĩa mũkimo na to mũkimo tu nĩnyendete kũrĩa mũkomo wa njũgũ kana wa njahĩ. Ũgacoka ũgakarangĩrwo nyama harĩa kando nyama ya ng'ombe ĩkagũthwo fry nyama ĩkahĩa wega, nyama hĩu wega. Ũndũ atĩ mũcamo na mũnungo ciragwĩta kuma wĩ kũnene. Irio icio ingĩ nyendete nĩyendete kũrĩa marigũ na ndũma. Marigũ meru onamo no nyendete kũrĩa, nĩ nyendete kũrĩa ikwa na mĩanga. Nĩnyendete kũrĩa mboco cia kũrĩa kana ndengũ kamande, na irio icio ciothe ndĩcionaga kũrĩa thoko. Na tondũ ndĩ mũikari wa Gĩthurai irio ici ciothe thiyaga ngacigũra kũrĩa thoko, na nĩ ciendagio raithi mũno. Na gũtirĩ kĩndũ kĩrĩa ũrenda kũrĩa ũtangĩona. Ningĩ nĩnyendete kũrĩa mũno nyama ya mbũri nyama ĩrĩa njine, tondũ hĩndĩ ĩrĩa twatũngana kũrĩa mothoni-inĩ nĩũkoraga atĩ tũrathĩnja mbũri tũgacoka tũkamĩcina. Nyama ĩyo nĩrĩ mũrĩo mũno na nĩndĩmĩendete na rĩmwe nĩndinagia nyama ngamĩikia ũkĩ-inĩ, angĩkorwo kwĩna thakame bado no wũikie nyama ĩyo thakame-inĩ na ũrĩe. Nĩ nyama ĩrĩ mũrĩo mũno athuri nĩmoĩ maũndũ maya mũno na koguo rĩrĩa twauga nĩ ũhoro wa nyama. Nyama ya mbũri ĩrĩ njine ĩkoragwo ĩrĩ igana kwa igana nĩũndũ wa mũrĩo mũrĩo ũrĩa ĩkoragwo naguo

Akombithania a mbeca kũgerera njĩra ya intaneti, andũ acio nĩ mageragĩra moritũ maingĩ mũno. Tondũ ũndũ wa mbere ndaramenya mũndũ ũrĩa arakombithia mbeca, múndũ ũyũ ndaramenya kana nĩ mwandĩke wĩra kana ti mwandĩke. Koguo ndarĩ na ũũma atĩ mũndũ ũcio nĩ agoka kũmũrĩha mbeca icio. Rĩu ũkoraga andũ aya mahingũra kana mathondeka ka App kũrĩa intaneti, makĩra makinya mau mothe, na kwoguo mũndũ ũyũ ũrenda gũkomba mbeca ici egũka abuate makinya mau mothe na ndarĩ na ũũma kana nĩ ekũaria ma kana nĩ ekũhenania. Kĩndũ kĩrĩa tu arahota nĩ kuona message irĩa ciraingĩra thimũ-inĩ yake na namba irĩa mũndũ ũcio enacio thimũ-inĩ, na kwoguo gũtirĩ kĩndũ kĩngĩ enakĩo ta security. Koguo mũndũ ũcio akoragwo akĩigithia mbeca ciake na njĩra ya gũte kana kũgĩa, no ũkoraga maita marĩa maingĩ nĩ gũte mateaga tondũ andũ aya makombithio mbia maticokagia kana egũcokia na ndegũcokia ciothe. Na kwoguo ũgakora atĩ andũ aya nĩ marathiĩ hathara mũno, no nao nĩ makoragwo makĩmenya atĩ nĩmegũkinyĩra namba nene ya andũ ĩrĩa ĩrenda gũkomba. Na kwoguo nĩ makoragwo mena kamweke ga gũkorwo mena wonjoria. No oho mĩeke ĩno yao ĩkoragwo ĩĩ gĩcunjĩ kĩa mĩrongo ĩtano gwe ĩtano tondũ ndũngĩmenya nũ ũrakombithia mbeca ici. Kwoguo ũgakora atĩ...

Hĩndĩ ya mbere gũthiĩ kũrĩa kwa Huduma, nĩ ndakorire atĩ kũndũ kũu kwĩ mĩbango mũno. Nĩ kũndũ ũraheo motungata ma thirikari na njĩra ya narua mũno. Tondũ ũndũ wa mbere waingĩra harĩa mũrango-inĩ, ũramba kũheo tigiti wa harĩa ũrathiĩ. Na kwoguo ũgakora atĩ ,mũndũ ũcio ũrakũhe tigiti wa harĩa ũrathiĩ arakwerekeria nginya harĩa ũrathiĩ. Na tondũ kwĩna wabici cia thirikari cuiothe kũu na kwoguo nĩ nyingĩ, no nginya akwerethere harĩa ũgũthiĩ kana gĩtĩ-inĩ kĩrĩa ũgũthiĩ gweterera. Na kwoguo ũgakora atĩ nĩ arakũhũthĩria maũndũ mũno. Kwoguo rĩrĩa wathiĩ kũu ũkoraga atĩ motungata ma thirikari maraheanwo narua na gũtirĩ ũtungata ũngĩaga. Na okorwo hena ũndũ ũrenda gũteithio nĩmegũgũteithĩrĩria, ndũrabatara kuma kũu atĩ okorwo ndũrĩ na kĩndũ kĩngĩ ũrabatara kũgũra na kũu nja, tondũ ciothe ciĩ kũu thĩinĩ. Na kwoguo ũgakora motungata mao me igana kwa igana. Nĩ andũ mebangĩte, nĩ andũ mena ũbacĩrĩru mũnene mũno. Na kwoguo haha thirikari nĩ yatũteithĩrĩirie mũno nĩ gũtũrehera motungata maya ma thirikari gũkũ taũni-inĩ. Na ũndũ ũyũ nĩ wa bata tondũ andũ matithĩnĩkaga gũthiĩ gwetha motungata maya ma thirikari tondũ motungata ma thirikari gũthiĩ kũmamatha wabici-inĩ ĩmwe na nĩguo bũrũri mũgima ũkĩrĩ na andũ aingĩ nĩ ũgũkora atĩ nĩ hararitũha. Kwoguo Huduma nĩ yokire gũteithia na njĩra nene...

Mũtambo ũyũ ũhũthagĩrwo nĩ makambuni maya manene, makambuni maya maandĩkĩte andũ aingĩ mawĩra. Ũgakora kambuni ĩna andũ kuuma ngiri ikũmi yandĩkĩte wĩra. Na koguo mekagĩrĩrwo mũtambo ũyũ nĩgetha makaigĩrĩra kara makĩingĩra wĩra na makiuma. Koguo mathaa marĩa ũgũkorwo ũrutĩte wĩra mũthenya ũcio nĩ mekuonekana harĩa kompiuta-inĩ tondũ macini ĩno na kompiuta nĩ igĩkoragwo inyitithanĩtio nĩ intaneti. Koguo ũkoraga atĩ kambuni icio nĩ irahũthĩrio ũhoro ũcio mũno wa kũhũra mathabu ma mĩcara ya andũ ya aruti a wĩra. Ũguo ũgakora atĩ macini ĩyo nĩyo ĩratara nginya thikũ irĩa mũndũ ũcio abatiĩ gũthiĩ rũtha, thikũ irĩa atabatiĩ kũingĩra wĩra, pkorwo kwina holiday cia thirikari nĩ abatiĩ kuongererwo mũcara. Ũgakora atĩ macini ĩno nĩ ĩramateithĩrĩria mũno harĩ ũhoro ũcio wa kũhũra mathabu ma mathaa ma kũingĩra wĩra. O rĩngĩ macini ĩno nĩ njiguaga atĩ nĩ ĩkoragwo ĩna mawega mayo tondũ no ĩkorwo ĩĩ ta password ya kũhingũra mĩrangao. Ũgakora okorwo hena mũrango wa room yaku na ndwendaga ĩingĩrwo nĩ mũndũ ũngĩ tiga we, no ũke wĩkĩre macini ĩno nĩgetha ũhingũrage lock ciaku nayo kana lock yaku ya mũrango. Ningĩ no ũkorwo wĩna gathandũkũ ga kũiga mbeca, onako no ũgekĩre mũtambo ũyũ. We woka no kara ũkũigĩrĩra na wĩkĩre namba ciaku nĩgetha ũrute mbeca ciaku kuuma gathandũkũ-inĩ kau kana...

Haha nĩ haronekana nĩ ta mradi wa thirikari. Mradi wa kũhingũra gĩcigo gĩa kũriĩra nyamũ cia gĩthaka. Okorwo nĩ indo ta mĩrũthi ĩgoka ĩkahingĩrwo haha nĩgetha ageni magoka magaciona, andũ a gũkũ bũrũri-inĩ magathiĩ magaciona. Na rĩu haha hahoteka gũkorwo nĩ kũrĩa gĩcigĩrĩra kĩa ithurĩro rĩa bũrũri, tondũ nĩ ndĩrakĩona haha hena mũtongoria witũ, mũtongoria warutaga wĩra thĩinĩ wa kaũntĩ yake e ta ngavana. Mũtongoria ũyũ witũ etagwo Alfred Mutua. Na kwoguo no akorwo haha nĩ gũthiĩ egũthiĩte kũhingũra mradi ũyũ wa thirikari yake nĩgetha kaũntĩ yake ĩkĩonage mbeca monanio ma nyamũ cia gĩthaka. Tondũ gũthiĩ kuona nyamũ cia gĩthaka nĩ gũkoragwo gwĩ kwega mũno, mũndũ nĩ akenaga. Ũtigage kwĩrorera mũrũthi harĩa TV inĩ kana thimũ-inĩ, ugathiĩ ũkarĩha mbeca ũkarĩha magana matatũ, ũngĩkorwo wĩ mũkenya mũndũ arĩhaga magana ciringi magana matatũ na kwoguo ti goro. Ũgathiĩ ũkerorera nyamũ ũgathiĩ ũkarĩa irio ũkĩroragĩra nyamũ, ũkanyua okorwo ũrenda kũnyua kĩndũ kĩhehu ũkanyua, mwĩna arata, mwĩna bamĩrĩ, kwoguo nĩ ũhoro mwega. Andũ nĩ mendaga magacera gũkũ nyanjara-inĩ ici cia nyamũ, ona kaũntĩ irĩa ingĩ onacio nĩ irĩ. Koguo mũndũ nĩwega agacera. Mũno mũno mũndũ endaga kwambia na kauntĩ yake nĩgetha ũcoke ũthiĩ kauntĩ icio ingĩ.

Rĩrĩa ũkuona wabici ta ici cia thirikari, nĩ menyaga atĩ thirikari nĩ ĩyũkĩrĩirie nĩ ũndũ nĩ ĩrabuatĩrĩra andũ irĩa maraciarwo gũkũ Kenya kana ciana irĩa iraciarwo gũkũ bũrũri-inĩ o mũthenya o mũthenya, na andũ arĩa marakua o mũthenya o müthenya. Na kwoguo ũndũ ũyũ nĩ ũteithagia mũno na thirikari kũmenya andũ arĩa me bũrũri ũyũ witũ nĩgetha magakĩhota gũbanga budget kũringana na andũ arĩa me bũrũri ũyũ. Tondũ bũrũri mũngĩkorwo mũtoĩ namba cia andũ mũtingĩhota kũũbanga. Na koguo thirikari nĩ wega ĩgabuatĩrĩra arĩa maraciarwo na arĩa marakua nĩgetha ĩkamenya andũ arĩa mekuo kwa ihinda rĩu. Na ũndũ ũyũ wĩkagwo kana andũ mataragwo thutha wa mĩaka ikũmi na kwoguo ũgakora atĩ ũndũ ũcio nĩ wa bata mũno tondũ nĩ ũhotithagia thirikari kũmenya kũgacĩrithia maũndũ mothe mũingĩ ũyũ ũrabatara. Tondũ wĩna namba ya andũ othe maũndũ maku megũkorwo me mahũthũ. Ndũrabatara gũthiĩ kana gwĩciria nĩ ũrakorwo wĩna budget ũgakorwo wĩna mũbango tondũ nĩ ũramenya andũ acio nĩ aigana, na ũrĩa mahana na ũrĩa matariĩ na nĩ moimĩte kũ. Koguo o gĩcigĩrĩra gĩa gũkũ bũrũri-inĩ, o kaũntĩ o kaũntĩ thirikari nĩ ĩramenya kwĩna mũigana wa andũ aigana ũna. Na kwoguo ũgakora atĩ nĩ ũrahota gũbanga andũ na...

Rĩrĩa ndona ũũ nĩ menyaga atĩ ithurano ciĩ hakuhĩ, nĩ ikuharĩirie na kwoguo hĩndĩ ĩno nĩguo campaign ĩkoragwo ĩnyitĩte thing'a. Atongoria a makaũntĩ ngũrani bũrũri wothe handũ warũma, no campaign mareĩkĩra atĩ nĩgetha magĩthiĩ magĩcokio kũrĩa thirikari-inĩ, macagũrwo nĩ andũ hĩndĩ ya ithurano. Na hĩndĩ ĩno nĩ ĩthiaga ũguo ĩgakorwo no ĩrehe ngũĩ, no gũkorwo kwĩna thayũ, no gũkorwo kwĩna gĩkena bũrũri-inĩ gũtirĩ ũndũ gũtangĩikara. No rĩu gĩthurano gĩkĩ tũrorete nĩ kĩroneka ta gĩgũkorwo kĩĩna ngũĩ mũno tondũ wa ũrĩa andũ gũkoretwo na mĩrũrũngano mĩingĩ gũkũ bũrũri-inĩ, nĩ ũndũ wa mũtongoria witũ wa bũrũri akĩĩrwo athiĩ. Arerwo eherere gĩtĩ kĩu tondũ maũndũ marĩa eranĩire ndarĩ eka. Na koguo ũgakora atĩ gĩthurano gĩkĩ kĩngĩ angĩkorwo atĩ mũtongoria witũ ndekũigua ũrĩa andũ aya marauga, no akorwo agĩthengio hau, no akorwo akĩaga gũthurwo rĩngĩ. Na andũ nĩ maretigĩra gũkorwo gũkiumĩra ngũĩ tondũ bũrũri ũgũkorwo watũkanĩte maita merĩ. Na kwoguo handũ haha nĩ haroneka hatigũkorwo na thayũ, no kũhota tũrahoya kwĩ nyene nĩgetha maũndũ maikare wega. Nyingĩ mũtongoria witũ wa bũrũri nĩ ndĩramenya ahota gũcenjia ũhoro ũcio tondũ togũkorwo nĩ gwĩbanga arebangaga. No ndĩmugĩre nokorwo nĩ gwĩbanga arebangaga nĩgetha acoke arehe maũndũ mega. Reke twete...

Ndĩrona arĩmi ngũthi. Arĩmi maramenya kĩrĩa mareka tondũ arĩmi aya nĩ maramenya hĩndĩ ya kĩmera nĩ ĩkuhĩrĩirie, kana nĩ maramenya mĩeri ĩrĩa mbura yũkaga nĩ ĩkuhĩrĩirie na koguo nĩkĩo ũrona haha nĩ hĩndĩ maraharĩria mũgũnda wao. Mũgũnda ũyũ wao nĩ mambĩte makaũcimba na kwoguo gwa kahinda gaka nĩ marakĩoneka nĩ kũribariba mararibariba. Nĩ mekĩrĩte kĩo mũno o na ũkĩmarora ũguo tondũ nĩ ũrakĩona mena macembe, mena iciko, mena hũma, mena matharaita mothe ma kũrĩma na kwoguo me cemba mũno, metereire mbura ĩkuhĩrĩrie nĩ getha maite mbegũ ciao nĩ getha mbura yaura no kũmera mĩmera yao ĩkũmera. Koguo arĩmi aya nĩ ogĩ na nĩ arĩmi mareka ũrĩmi wĩna umithio kana ũkamahe umithio mena ũgĩ kũmahe umithio, na nĩkĩo ũrona merutanĩirie ũguo na kĩo tondũ maramenya ũrĩa mareka na thutha -inĩ mũndũ ũrĩa wĩ kĩo nĩ akĩgĩaga magetha mega. Na nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio wa kũharĩria mĩgũnda tene, nĩ ũkoraga atĩ mũrĩmi nĩ aragĩa nginya na kahinda ga kũmenya atĩ, kana kũhũra nginya mathabu make wega ma indo iria arabatara nĩ getha ethe mbeca ici ciothe na agũre indo icio ciothe arabatara kũhanda mũgũnda okorwo nĩ ta thumu kana mbegũ, koguo nĩ ũgũkora atĩ rĩrĩa mũrĩmi anjia gwĩbanga tene, nĩ athaiga ena nginya ũrũme na akagĩa magetha maingĩ gũkĩra ũrĩa egũtanyĩte.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo nĩguo gũthutũkania andũ kana mũingĩ ũrĩa ũthiĩte gwetha wĩra wa ũthigari, tondũ nĩũkoraga mbeũ njĩthĩ nĩyĩumĩragia na njĩra nene mũno hĩndĩ ĩyo andũ kana njeci cirandĩka andũ erũ, na kuoguo ũgakora atĩ no nginya gũkorwo na njĩra ya kũmathutũkania na kuoya arĩa ega mũno makĩria gũkĩra arĩa angĩ. Kuoguo kwambagĩrĩra na gũthimwo ũraihu, wathimwo ũraihu, arĩa akuhĩ magakĩrwo maikare kũrĩa kando merorere kana mainũke. Na arĩa makĩtĩkĩrĩka acio araihu, magagĩenderea na mĩtaratara ĩno ya gũthũrimwo. Na kuoguo thutha wa gũthimwo ũraihu nĩũkoraga nĩmarathimwo kana nĩarũngarũ, kana mũndũ nĩa ena ũgima mwega wa marũngo, no ahote kũrũgama kana maitho make nĩmarona maũndũ ta mau. Akarorwo magego kana ena mothe, akarorwo irema iria enacio. Okorwo akarorwo kana ena mĩrimũ ya ngothi, na kuoguo okorwo ahĩtũka maũndũ mau mothe nĩũkũenderea mbere mũthiĩ mũgateng'ere. Mũgathiĩ mũgateng'era nĩgetha rĩu andũ ũrĩa maroka namba ĩmwe, kana okorwo marenda andũ kuma namba ĩmwe nginya gĩbaũ, acio nĩo mekuona wĩra, nĩgetha rĩu magagĩcoka magagĩtio maratathi mao. Magagĩcabithio makaheo ũhoro woothe wa kũrĩa magathiĩ gũthomithĩrio ũthigari na kuoguo magagĩcoka makerwo mũthiĩ mũciĩ makaheo kahinda karĩa ga gwĩbanga nĩgetha macoke mathiĩ kũrĩa ma.

Ũyũ nĩ mũtongoria witũ twendete ma, mũtongoria umĩte gatagatĩ ga bũrũri gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya. Mũtongoria wa gũkũ kĩrĩma. Na nĩ mũtongoria tũhete gĩtĩo mũno egwĩtwo mũtongoria ti Uhuru Muigai wa Kenyatta. Mũtongoria ũyũ witũ nĩ arutire wĩra mwega mũno, tondũ nĩ ndĩraririkana aikarire mĩaka ikũmi e ta mũtongoria witũ wa bũrũri. Na mũtongoria ũyũ nĩ ahunjagia thayũ mũno na nĩ aroraga andũ ake a gũkũ bũrũrĩ-inĩ, akarora bũrũri ũthiĩ na mbere wega. Nĩahotete kũhingia maũndũ maingĩ mũno na ciĩranĩro irĩa erĩire andũ kana Wanjikũ. Na kwoguo mũtongoria ũyũ nĩ akoragwo ahekete gĩtĩo mũno nginya gwa thaa ici tũragio nĩ thirikari ĩno. Mũtongoria ũyũ angĩoneka handũ nĩ akũngũyagĩrwo mũno, tondũ nĩwe wokire na bara ĩngĩ ĩĩ kũrĩa Nairobi, bara ĩgerete igũrũ, bara ĩtarĩ na jam tondũ yarĩ ya kũnyihia mĩhatĩkano ya ngari kũrĩa Nairobi. Na koguo ũgakora atĩ nĩakorirwo ahingĩtie maũndũ maingĩ mũno. Nĩ ambirie nginya ũhoro wa nyũmba cia raithi. Na bũrũri ũyũ no tũre-endelea na nyũmba icio cia raithi no nĩ cirehete ngũĩ mũno tondũ itiramenyeka ũrĩa cirathiĩ wega. Koguo mũtongoria ũyũ nĩ agĩkorirwo ekĩte maũndũ maingi mũno. Nĩ akire nginya reri ya SGR ĩrĩa ĩkoragwo yumĩte Mombatha na rĩu gũtuĩkaga ĩbatiĩ ĩthiĩ nginya Gĩthumo. Ndiũwĩ kana nĩ ĩrĩ ya...

Ũndũ ũyũ nĩ ũronania ũria ũgitĩri ũnyitĩte thing'a, kuma kũria Nairobi ũtwarĩtwo, ũgatwarwo nginya kũria matũra-inĩ kũria thĩiniĩ biu. Tondũ nĩ ndĩrakiona haha ĩno nĩ borithi, na nĩ borithi njerũ, ni borithi mekũhingũraga kũria mwena wa Luanda constituency na kũria kũndũ kwa maathai-inĩ kũu. Na kuguo nĩ ũrona kwina macibũ haha, hena thigari, na handũ ũrakiona hena macibũ nĩ kuonania atĩ, ũgitĩri kũu wĩ nginya kũria icagi-inĩ thĩiniĩ, kuguo andũ a kũu nĩmatwarĩirwo ũgitĩri mwega na nĩmaraikara mena thayũ tondũ nĩmaramenya niarangĩre, niarangĩre nĩ thirikari na kuguo ũndũ ũyũ nĩuronanie atĩ nginya atongoria a kũndũ kũu niatongoria meyũkĩrĩirie nĩatongoria mararuta wira tondu borithi ũyũ nĩ uroneka nĩ borithi mũnene mũno na nĩ ũgũgĩkorwo wĩ wa umithio kũri andũ aya agũkũ. Nĩ megũkorwo makĩmenya atĩ indo ciao nĩ ngitĩre, o ene nĩ agitĩre na kuguo okorwo kũrarĩ na wĩkinai mwingi ni ũkũnyihanyiha, ũkorwo kũrarĩ na andũ maramanyamarĩgia nĩ mekũnyitwo nĩ kuguo, andũ aya agũkũ nĩ mona kũria maritwaraga mathĩna mao ma kwaga thayũ tondũ rĩu andũ megĩkwaga thayũ na matirĩ na borithi, thayũ ũcio matikawona. No tondũ nĩ mareherwo borithi, mena mwĩhoko wa kuona thayu rĩngĩ na rĩngĩ.

Rĩrĩa ndona igoti tondũ rĩrĩ nĩ igoti rĩrĩa rĩnene rĩa gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya. Nĩmenyaga atĩ watho na ũigananu na maũndũ mothe kana mĩtaratara ĩrĩa yothe ĩgathĩkĩtwo nĩ thirikari kana mbunge ya thirikari nĩ marabuatwo. Tondũ igoti rĩkoragwo rĩ rĩega mũno, nĩ rĩa gũtuĩra andũ arĩa marauna mawatho, andũ arĩa matarenda ũiganania, andũ arĩa marahinyĩrĩrĩa arĩa angĩ mathiaga kũrĩa igoti-inĩ. Na koguo igoti nĩ rĩteithagia mũno bũrũri gũthiĩ na mbere na njĩra ya gwetha kĩhoto mathiaga kũrĩa igoti-inĩ. Na koguo igoti nĩ rĩteithagia mũno bũrũri gũthiĩ na mbere na njĩra ya gwetha kĩhoto na kũhe kana kũherithia andũ arĩa mekĩte ũũru. Na koguo ũgakora atĩ igoti nĩrĩo rĩkoragwo rĩ gĩtugĩ gĩa gũtwarithia bũrũri na mbere, tondũ mũtarĩ igooti, mũtarĩ watho mũrabuata, mũtarĩ na mĩtaratara ĩrĩa mwĩnayo ta gĩbũrũri, kũu mũgũtũra mwĩ mbara. Kwa mũhiano ũguo kwĩna mĩrũrũngano gũkũ bũrũri-inĩ gwa kahinda gaka, matangĩthiĩ kũrĩa igoti-inĩ mathitange andũ arĩa maramahĩtĩria, andũ arĩa marathiĩ mũgarũ na watho, andũ arĩa mareka maũndũ ũrĩa marenda mũgarũ na watho mategũthikĩrĩria Wanjikũ, kana mũndũ ũrĩa wamathurire akĩmatwara kũrĩa mbunge, gũtirĩ kĩhoto gĩkuoneka. Na gũgũtũra kwĩna mbara na mĩrũrũngano nginya hĩndĩ ĩyo ya gĩthurano kĩu kĩngĩ tũgatuithania ũhoro ũyũ.

Mĩeke mĩingĩ ya mawĩra na wonjoria gũkũ bũrũri-inĩ na ũthii wa na mbere wa bũrũri, ndĩambagia handũ hangĩ yambagia na gũkorowo na kambuni ta ici cia mĩako ya gũkũ bũrũri-inĩ witũ, kana gĩcigerera-inĩ gĩkĩ gitũ kia bũrũri wa Abirika wothe wĩ hamwe. Na koguo nĩ ũkoraga atĩ, rĩrĩa twagĩa na kambuni ta ici nene, nĩ irarehe maendereo gũkũ gwitu bũrũri-inĩ. Na tondũ kambuni ĩno nĩ ya gũkũ bũrũri-inĩ, nĩ ĩrarehe mĩako mĩnene, makarehe magaka matuka manene, matuka andũ a kuma nja wa bũruri, itonga iria cia kuuma kũrĩa nja wa bũrũri no ciũke gũkũ cihingũre mawira mao na cihe andũ aitũ wĩra. Ningĩ ona kambuni ĩno tondũ nĩ ĩraka manyũmba mau manene, nĩ ũgũkora atĩ nĩĩrahe andũ wĩra na koguo anake magakorwo mena mĩeke mĩingĩ mũno ya mawĩra kũgerera kambuni ta ĩno. Tondũ aya magĩaka nyũmba ici maraandĩka andũ a kũruta wĩra nacio itonga icio ciroka kũhingũra biathara gũkũ ũgakora nacio nĩcirenda andũ a wĩra. Koguo ũgakora atĩ gũkũ bũrũri-inĩ, mbeũ njĩthĩ nĩyo ĩragĩa mawĩra marĩa, marĩa maroka kũringana na ũria bũrũri ũrathiĩ ũkũrĩte. Nĩngĩ itonga icio cioka gũkũ bũruri-inĩ kũhũra biacara, ũgakora noguo naguo thirikari ĩrongania igoti rĩnene, naguo bũrũri ũgathiĩ na mbere wega.

Ũngĩona mandagĩtarĩ mehumba nguo ici, mehumba mehumbĩkĩte ũguo kila handũ ũbatiĩ ũmenye atĩ ũyũ nĩ ũgwati mũnene mũno tondũ nĩ gũkoragwo ta rĩngĩ kwĩna kĩngũki kĩoimĩra. Kwa mũhiano nĩ ndĩraririkana kĩngũki kĩngĩ gĩokĩte kĩa mũrimũ wĩtagwo wa Ebola. Mandagĩtarĩ mekĩraga ũũ tondũ mabatiĩ megitĩre o ene magĩthiĩ kũrigita arĩa marathiĩ kũrigita arĩa mahutĩtio nĩ kĩngũki kĩu. Mandagĩtarĩ no nginya megitĩre. Na kwoguo nĩkĩo ũkoraga atĩ mehumbĩkĩte maniũrũ, makehumbĩka maitho, makehumbĩka mwĩrĩ mũgima, nginya moko magekĩra gloves nĩgetha matikahutanie na andũ arĩa mararigita kũrĩa, arĩa mahutĩtio nĩ kĩngũki kĩu. Tondũ kĩngũki kĩu... ingũki irĩa nyingĩ nĩ itambagio na njĩra ya ũhũthũ mũno, na njĩra ya kũhihia na njĩra ya kũhutania. Na koguo ũgakora atĩ mũndũ ta ndagĩtarĩ no nginya egitĩre na njĩra ĩno ya gũĩkĩra nguo ici. Ningĩ nĩ guokĩte kĩngũki kĩngĩ gĩtagwo gĩa korona. Nĩ wakoraga atĩ andũ na kana mandagĩtarĩ onamo nĩmo merehumbĩka ũũ. Na makĩrĩa mũno twamonaga mathiko-inĩ tondũ kĩngũki kĩu nĩ kĩoragire andũ karũndo gũkũ bũrũri-inĩ. Na koguo nĩ twamonaga kũrĩa icagi-inĩ magĩũka tondũ gĩcagi gĩa gwitũ nĩ ndĩraririkana nĩ twathikire andũ ta atono ũguo mahutĩtio nĩ Corona. Na andũ aya maroka kũmathika nĩ mandagĩtarĩ, magoka mekĩrĩte nguo ici mena matharaita nĩgetha matigĩrĩre mũndũ ũcio ndegũtambia mũrimũ ũcio...

Rĩmwe na rĩmwe mũndũ nĩekoraga akĩgĩa na mĩtangĩko mũno nĩ ũndũ wa, kũgĩa na irio iria cirĩagwo gwake o mũthenya o mũthenya. Tondũ rĩmwe ũkoraga ta rĩu, ũngĩkorwo wĩna bamĩrĩ nene, nĩũkoraga andũ aingĩ matirarĩa, kana he mũndũ ũtararĩa kĩrĩa ũrĩa ũngĩ ararĩa. Nĩ ũgukora hena mũndũ ũbatie kũrĩa irio ngũrani na ũrĩa ũngĩ. Na rĩngĩ ũgakora atĩ irio icio ũrĩa ũrabatara na ũrĩa ũngĩ ndarabatara icio ũgakora o na citironekana handũ. No ũthiĩ nginya thoko ũkore gũtĩrĩ. Na kũoguo ũgathiĩ, kũrĩa ũgũcionera ningĩ cina goro. Na ningĩ kũria ũgũcionera ta rĩngĩ nĩ kũndũ kũnene mũno, kũoguo nĩ ũkuoya mathaa ma gũthiĩ kũgũra kĩndũ kĩu. Ningi nĩũkoraga atĩ, nĩ maũndũ maingĩ mareyumeria mũno. O korwo ũkoragwo ugĩciria kana wĩbangaga na mũcara wa mũico wa mweri, Ũgakora mũcara ũcio, nĩwoka nandũrĩ na kĩndũ. Rĩngĩ nĩ ũtiniitio mathire, rĩngĩ nĩũrenda bĩa ya gũthiĩ nginya wĩra-inĩ o mũthenya. Kũoguo ũgakora atĩ kĩndũ kĩrĩa ũrahota kũnyihanyihia tondũ ndũngĩkĩhota kũnyihanyihia mbeca cia kũrĩha nyũmba tondũ nyũmba ti yaku nĩ ya mwene, ũgakora atĩ kĩndũ kĩrĩa ũrona no unyihanyihirie nĩ irio. Na kũoguo ũgakora atĩ nĩ ũrathiĩ ũgakora ndũrĩ na irio cia kuigana, Na mweri ũtanathira nĩ ũrathiĩ ũguo ũkahana ta ũkuhinyiririka, tondũ mbeca nĩ ukĩhũthĩrire.

Hoho ciambagia kũmenyererwo kuuma cirĩ omũgũnda, oharĩa ũgĩcirĩmĩra, ũbatie matunda maya mahoho kana hoho ici nĩ mũthemba wa mboga ,kũoguo hoho ici cibatiĩ ũcimenyerere kuuma harĩa mũgũndainĩ orĩrĩa wacihandire oũrĩa ũrathii cikũrĩte, ikĩambia gũciarwo, ũrĩa ũrathii ũcimeneyereire, nonginya ũtigĩrĩre atĩ nĩũracimenyerera tondũ ũngĩkorwo ta rĩũ mũhiano nĩkũrĩmĩra ũrarĩmĩra, ndũbatie gũcikĩria tĩri kana gĩko, cibatie cikare citheru nĩgetha cikare cina riri mwega cikare cinjega na cikore cithaka ũndũ cireendia ciathii kũrĩa thokoinĩ, ningĩ wacitwara gũkũ thokoinĩ nonginya ũcige wega, ũcige na makĩrĩti nĩgetha itikamondane kana itikahihihane kũrĩa ciambie gwatũkanga tondũ cigũthũka naihenya, ningĩ nongiya ũcige handũ hena ũrugarĩ, ũrugarĩ ũtarĩ mũingĩ kana kũndũ kwĩna heho, kũndũ ũrahota kũnyabaa kana gũtereba heho ĩrĩa ĩkuo nĩgetha hoho ici cigĩikare gwa kahinda karaya tondũ citingĩkara kahinda karaya, kũoguo nyamu ici nĩciendaga ũgacirora wega mũno, ningĩ wacigũra kuuma kũrĩa thokoinĩ wacitwara mũciinĩ waku, wakorwa wĩna buriji kaba ũcigĩte burijinĩ, tondũ haũ noho ũngĩhota gũciterebera ũrugarĩ wacio nĩgetha cikare kwa kahinda karaihu kuuma thikũ igĩrĩ nginya thukũ ithano cikare cinjega.

Marigũ nĩ irio ciĩ himya mũno, irio cia kĩndũire, na nĩ ikoragwo ikumĩtio mũno na njĩra nene. Tondũ ũngĩthiĩ thoko nyingĩ gũkũ bũrũri-inĩ witũ ni ũgũkora kwĩna marigũ marendio, marigũ methĩ, marigũ meru. Na kũoguo marigu, mũno mũno ũngĩũka gũkũ gĩtarũ gĩa gatagatĩ ga bũrũri gũkũ gikũyũ-inĩ, nĩ ũkoraga thoko ciothe ciena marigu. Makorwo me meeru kana meethĩ, marigũ nĩ mendagio na njĩra nene mũno na nĩ makoragwo na biathara mũno. Marigũ nĩ mega mũno tondũ nĩmaruragaga nginya mũkimo, nĩmarugaga irio cigwĩtwo matoke. Nĩ marugagĩra irui rĩrĩa ciarua nĩ ĩrugagerwo marigũ tondũ marigũ nĩ makĩrĩ hinya mũno na nĩmateithagia andũ kana mũndũ mũrũaru agagĩkũra na ihenya. Nĩ ũkoraga nginya marigũ nĩ mathĩagwo makaruga ũcũrũ. Na kũoguo marigũ nĩ makoragwo me ma kũhũthĩka na njĩra nene mũno. Ningĩ nĩtũthiĩ he marigũ meeru: Marigũ meeru nĩ mega nimahũthagĩrwo nĩ andũ aya maaiaga kũrĩa njimu. Tondũ gũtwikaga atĩ marigũ nĩ matumaga andũ magĩe hinya mũingĩ mũno. Ningĩ marigũ ũngĩthiĩ nagũkũ bũrũri-inĩ ũngĩ ta nagũkũ Rwanda, nĩ ũgũkora atĩ andũ acio nĩmarĩ njohi yao ya kindũire, na njohi iyo yao ya kĩndũire ikoragwo ithokendeketwo na marigũ. Njohi ya marigũ. Tondũ gũtikĩrĩ andũ matarĩ njohi yao ya kĩndũire rĩu ũkoraga arĩa maratura njohi yao ya kĩnduire na marigũ meru makahĩhia marigũ.

Thoko kana ibanda nĩ cionekaga mũno kũndũ kũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ. Na thoko nĩ itũteithagia na njĩra nene mũno tondũ, nĩcio citũendagĩria indo irĩa tũrabatara cia o mũthenya thĩiniĩ wa ũrugi. Koguo nĩ ũkoraga thoko, nĩ ĩrendio kĩndũ ta mboga ta haha ũguo ndĩrona. Na mboga nĩ tũgĩcirĩaga maita maingĩ to nĩcio nyeni irĩa cirakĩonaka narua. Na nĩcio nginya cikoragwo ci hũthũ gũkera. Ningĩ nĩ thoko-inĩ nĩ tũthiaga kũgũra nyanya. Na nyanya nĩ ũrakĩmenya gũtirĩ irio citarugagwo na nyanya. Okorwo nĩ nyama, okorwo nĩ mboco, kana indo ciothe irĩa ũrenda gũkaranga, irĩa nyingĩ no nginya wongerere nyanya. Ningĩ nĩ ndĩrona thoko ĩno nĩ ĩrendio nginya makorobia. Makorobia namo nĩ mega, tondũ makorobia nĩ marĩ maguta, na makorobia ũngĩkorwo wĩ mũndũ mũnogu hakiri, ũrĩe ikorobia, nĩ wĩiguaga wahorera, na meciria maku nĩ macokaga thĩ, na ũgakorwo onokorwo nĩ gatoro ũtauma nĩ ũgũkoma nginya gatoro. Ũguo nĩguo njiguaga makorobia mateithagia mũndũ. Ningĩ haha nĩ ndĩrona itunda rĩa maaĩ kana watermelon. Watermelon nacio nĩ ũrakĩmenya mũno mũno nĩ iteithagia arũme na njĩra nene, tondũ nĩ citũmaga mũndũrũme akorwo ena hinya wa ũndũrũme, na kana mbegũ icio cia ũmũndũrũme ikorwo ina hinya mũingĩ mũno. Na ikorwo ina rangi mũtheru, ikorwo ii cia rangi mwerũ. Koguo itigũkorwo ciĩ njong'ĩ rĩrĩa waitĩrĩria mũhiki.

Rĩrĩa ũkũmenyerera tĩĩri nĩ ũkoraga okorwo nĩ indo irĩa ũrahandĩte, nĩ iramera narua na igakorwo ciĩ njagĩrĩru. Na igakorwo ci indo, kana mĩmera ĩgakorwo ĩna hinya na rĩrĩa rĩu mĩmera ĩkĩrĩ na hinya nĩ kuuga atĩ matunda marĩa ĩkũruta nĩ matunda manene, matunda mathaka, okorwo nĩ matunda ũgũkĩhandĩte ta nyanya. Na koguo kũmenyerera tĩri nĩ kwega mũno. Tĩri nĩ ũmenyagĩrĩrwo na njĩra nyingĩ mũno. Tĩri njĩra ĩmwe ya kũũmenyerera nĩ kũũhe maĩ, na akorwo nĩ ũraũhe bataraitha, ũkahe bataraitha na gĩthimi kĩrĩa kĩagĩrĩire. Ti ũhe bataraitha nyingĩ nginya ũhane ta waroga tĩri, ona wahanda indo no kũũma ciroma nĩ ũrĩa tĩri ũgĩire bataraitha nyingĩ. Ningĩ tĩri nĩ wendaga kũmenyererwo na njĩra ya kũhanda mĩmera ĩngĩ kana gũtukania mĩmera mũgũnda-inĩ waku thĩinĩ. Na rĩu ũngĩkora ũngĩhanda kĩndũ ta mbembe na mboco, ũcoke ũhande waru, indo icio ciothe nĩ irabatarana. Na koguo ũgũkora atĩ kila kĩndũ nĩ gĩakũra narua na mũgũnda waku wakorwo wĩna wĩra wa umithio, tondũ indo icio ciothe he kĩrĩa cirabatara kuuma tĩrĩ-inĩ, indo ngũrani. Na okorwo nĩ ta mboco nĩ ĩrutaga kĩndũ kĩrĩa mbembe ĩrabatara, koguo ũgakora atĩ indo icio cierĩ nĩ irathondeka tĩri rĩrĩa wacihanda ciĩ hamwe.

Kũrũrũngana nĩ gwa bata mũno. Kũrũrũngana rĩngĩ maita marĩa maingĩ nĩ gũtũmaga gũkorwo kwĩna mogarũrũku. Mogarũrũku marĩa mũratindaga mũkĩinĩra andũ arĩa mũrenda magarũre na kanua. Mũkamera o mũthenya o mũthenya, mũkamaandĩkĩra ma email no matirabuata kana matiramũthikĩrĩria. Koguo rĩa mũico ũkoraga andũ nĩ kĩrĩa no kũrũrũngana mekũrũrũngana. Na koguo mĩrũrũngano nĩ ĩteithagia andũ kana thirikari okorwo nĩ thirikari yuma na mahĩtia, okorwo nĩ kambuni nene ĩcenjie maũndũ marĩa ĩreka na yambie gũthikĩrĩria andũ arĩa mararũrũngana nĩgetha makĩmere kĩrĩa kĩratũma marũrũngane, na kĩrĩa marenda macenjie, nĩgethagĩ gũkorwo kwĩna ũiguano. Na andũ okorwo nĩ aruti a wĩra macoke wĩra. Nĩ tuonaga andũ aingĩ mũno makĩrũrũngana, nĩ tuonaga arimũ a mathukuru ma gũkũ bũrũri-inĩ makĩrũrũngana, nĩ tuonaga mandagĩtarĩ makĩrũrũngana. Na rĩu kwa ihinda rĩrĩ nĩ a ciana cia Gen-Z nĩcio cirarũrũngana. Ũguo cirarũrũngana cierekeire thirikari ĩno ĩho ya tha ici makĩmera ĩcenjie, makĩmĩĩra atĩ ndĩrakinyanĩria ciĩranĩro irĩa yeranĩire harĩa tũtanamĩthura. Na koguo gũgakorwo atĩ nĩ kũrarũrũnganwo o mũthenya. Oho nyingĩ mĩrũrũngano nĩ ĩrehaga hathara rĩmwe tondũ kwa mũhiano mĩrũrũngano ĩno ĩrahanĩka thaa ici ĩna hathara mũno, hathara nyingĩ mũno tondũ andũ marathiĩ magĩthũkangagia indo ciene.

Mbica ĩno nĩ ĩronania atĩ kũrĩ ona andũ makumĩtie ũndũire wao. Tondũ andũ aya nĩ aithĩramu, kana nĩ a ndini ya itheramu na nĩmarakĩoneka nĩ makumĩtie ndini yao tondũ kana ũndũire wao. Tondũ o moĩ mabatiĩ gũtĩnĩka thĩ, matiuĩ itĩ nĩ kuuga atĩa. Andũ aya magĩka ũndu o wothe, nĩ kũrĩa, kana nĩ gũhtomithania, kana nĩ kwaria mararia, maikaraga thĩ, magatĩnĩka thĩ igũrũ rĩa mũgeka. Na rĩu haha nĩ harakĩoneka ici nĩ ciana nĩ gũhtomithio cirathomithio. Mathomo maya na rĩngĩ nĩ ma mũciĩ, koguo aciari ao mena mbeca, nĩkio marahota kũmeetĩra arĩmũ moke gũku, mwarimũ oke gũkũ mucii mathomithie ciana ciake. Na, ũhoro ũyũ nĩ wĩkikaga kaingĩ mũno kũndu kũrĩa gũtarĩ na ũgitĩrĩ kana gũtarĩ na ũgitĩri wa kũigana. Tondu gũku no kũroneka, kwahotekeka nĩ rũgongo rũa bũrũri. Na rũgongo rũa bũrũri ũhoro wa thayũ ndũkoragwo ũgacĩrithĩtio mũno na gũtindaga kwina mbara. Koguo ũgakora o korwo nĩ mũciari, ndekũrekereria ciana ciake cithie thukuru nĩ ũndũ wa maũndũ mau. No ciũngane na itoi na kũu, cimarathe kana ciamaiye cithiĩ nao. Na nĩ mathiaga magathiĩ nginya magakĩra nginya mũhaka ũrĩa ũngĩ, magathiĩ kũrĩa mwena wa Somalia kana bũrũri ũcio wa Somalia. Kũoguo nĩ wega ũngiona gũtirĩ na ũgitĩri ũgathomithia ciana.

Ũmenyo wa gwĩka ũndũ nĩ mwega mũno. Tondũ ndũngĩkorwo ũrarĩithia ngũkũ na ndũĩ ũrĩa ũbatie gũcirĩithia. Koguo no nginya uthiĩ ũthome, ũgie na ũgĩ, ũmaathe ũgĩ ũcio, ũmaathe ũmenyo ũcio wa kũrĩithia ngũkũ, nĩgetha ũhote kũgaacĩrithia ngũ ciaku, na nĩ getha ngũkũ ciaku cikũrehere umithio kana cikũrehere baita. Tondũ ndũngĩgũra ngũkũ ũke ũcige hau na ndũĩ ũrĩa cirĩmagwo, ndũĩ ũrĩa mathabu mekagwo. Na koguo ũgũkora atĩ nĩ ũgũteanga mbia ciaku mũno. Ngũkũ ciaku o na no cikue ũngiaga gũcigũrĩra irio iria irabatara. Tondũ ona kũmenya irio iria irabatara, na mũigana wa maaĩ marĩa cibatie kũnyua, ũcio nĩ ũmenyo na nĩ ũgĩ na nĩ ũbatiĩ ũmenye. Ningĩ o ho, nĩ ukoraga atĩ ũmenyo nĩ mwega mũno tondũ o nawe we mwene no uthiĩ ũgathomithie andũ arĩa angĩ. Na koguo nĩ ũkoraga kwina andũ arĩa mathiaga gũthomithia arĩa angĩ, na matirathiĩ kũmathomithia bure koguo nimaheagwo mbia, kana ni marihagwo mbeca cia kũmathomithia. Ũgakora Kũgia na ũmenyo muingĩ, nĩ njĩra yaku ya kwĩmathĩra we mwene. Na rĩrĩa ũrakihena ũmenyo ũrĩa wĩnaguo, noguo nawe ũthiaga ũhĩgĩte mũno makĩria o ũgihtondekaga mbeca ingĩ nyingĩ. Tondũ gũtonga to gũtonga tu. Gũtonga nĩ gũtonga nginya ũhoro wĩgiĩ ũmenyo muingĩ mũno.

Gĩthomo gĩbatiĩ kĩheo mwana o wothe. Mwana wothe gũkũ bũrũri-inĩ, gũkũ bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya no nginya athome, na no nginya athiĩ thukuru athome mathomo marĩa marathomithio kwa ihinda rĩrĩ, tondũ nĩ haki yake. Nĩ ũkoraga kwĩna aciari angĩ mataratwara ciana ciao thukuru igathome. Na koguo ũgakora atĩ maramatũara tu mageke mawĩra nao nĩgetha atĩ aciari acio mathũkũme mbeca nyingĩ. Mbeca mategũcoka meke ũndũ nacio nĩ kũrĩa mekũrĩa ciothe. Koguo ũkoraga rĩrĩa wathomithia mwana nĩ agĩaga na ũũgĩ, akagĩa na ũmenyo wa kĩndũ kĩrĩa angĩhota na kĩrĩa atangĩhota. Koguo hĩndĩ ĩyo mwana ũcio rĩrĩa ũramũthomithia agakorwo ena mũtũrĩre wake wa nahau kabere nĩ hĩndĩ araũbanga. Nĩ aũnyitĩrĩire na njĩra ya gĩthomo. Na gĩthomo nĩ kĩndũ wathoma ndũkariganĩrwo. Koguo ũgũtũra nakĩo meciria-inĩ maku gutirĩ hĩndĩ ũkariganĩrwo. Campaign ici irekĩka gũkũ nĩ iteithĩtie haki cia ciana mũno tondũ nĩ marahota gũtambũra kũndũ kũrĩa ciana itarathiĩ thukuru, kũndũ kũrĩa ciana itarabuatĩrĩrwo na njĩra njega, ciratinda cikĩheo mawĩra, ciratinda cikĩhoya mbeca, tondũ gũtirĩ mũndũ wa kũmatwara thukuru na wa kũmathomithia. Ikundi ici oho nĩ ũkoraga atĩ nĩ cirateithia irĩa citarehota. Matingĩkĩhota ciothe no nyingĩ nĩ mateithagia irĩa mekũhota magacithomithia na magacihe gĩakũrĩa.

Ũngĩona biathara ta ici cia mĩtumba ũkamenya atĩ, itũra rĩu cirahũrĩrũo kana taũni ĩyo cirahũrĩrũo nĩ taũni ĩna wonjoria mũnene mũno. Tondu nguo cia mũtumba nĩ ikĩrehaga andũ aingĩ andũ aya a kĩrathi kĩrĩa gĩakũrĩa, kana andũ aya marĩhagũo mĩcara mĩnini matangĩhota kũgũra ngũo njerũ tondũ nguo njerũ gũkũ bũrũri-inĩ nĩ ikoragũo ina goro, na kogũo rĩrĩa wona mũndũ ekĩrĩte nguo cia mũtumba, ndũbatiĩ kũmũria kĩũria. No rĩu, nĩ ũkoraga atĩ gũkũ bũrũri-inĩ nguo cia mũtumba nĩ irendio na njĩra nyingĩ mũno na njĩra nene mũno, na cirendio ciĩ kwa wĩingĩ na kũoguo nĩcio nguo iria tũĩkĩraga. Nĩ ũgũkora o mũndũ o mũndũ, ndarĩ na, hatirĩ mũndũ ũtarĩ nguo ya mũtumba. Na gũkũ ciendagio nĩ gũkoragwo kũrĩ na wonjoria mũnene mũno, tondũ mĩtumba ĩno ya gucia andũ ũguo nĩ ũgũkora atĩ andũ nĩ mekũhũta na koguo nĩ gũkũhingũrũo matuka, nĩ gũkũhingũrũo mahoteri, nĩ gũkũhingũrũo indo icio ciothe nĩũndũ kwĩna kana kwĩna andũ aingĩ mũno maroka kũgũra indo, na nĩ marabatara makore indo ciothe iria marabatara mĩtũrĩre-inĩ yao kũu thoko ĩyo, koguo ũgakora atĩ ũcenjania wa mbeca nĩ wa ngathĩ ya igũrũ mũno na kwĩna na andũ matongagĩra gũkũ, kwĩ na andũ marutaga mbeca nyingĩ mũno thĩinĩ wa thoko ici. koguo ndũkanaire andũ arĩa marendia thoko atĩ tondũ marendia indo cia mĩtumba kana macigĩrĩte kũrĩa Gĩkomba na mbei ya raithi wambie kũmathekerera, aca.

Rĩrĩa ũkuona atumia aingĩ mecokanĩrĩirie handũ, Ũkamenya hau mũno mũno no hakorwo hena mũtongoria kana mũteti. Tondũ ateti nĩo magĩcokanagĩrĩria atumia ũguo tondũ atumia nao nĩmakiendaga kũheo maũndũ maingĩ thĩiniĩ wa matũ mao, ndimenyaga nĩ ũndũ wa kĩĩ. Na kũoguo no ũkore atumia aya kwaja nĩ a kũrĩa Thaburu, nĩ maathai, no ũkore ona nĩ mũtu megũthiĩte kũheo, mũtu na mboco na mbembe, na ũndũ ũcio nĩ mwega. No rĩu ndionaga ta atĩ ũthii ũyũ taarĩ ũthii wa na mbere thĩiniĩ wa icigo icio tondũ andũ aya kana atongoria aao ũguo niguo meciragia ni uthii wa na mbere gthiĩ kũhe andũ mĩtu na mĩcere. No ũcio ti uthii wa na mbere. Andũ aya kĩrĩa marabatara, mabatie maheo ciama, monio ũrĩa marĩigaga mbia ciao. Mateithio ũrĩmi, maheo maaĩ nĩ getha makĩhote kũrĩma mahote gũthondeka mbeca ciao ene. Aya nĩ marakĩoneka nĩ makĩineire mũtongoria ũyũ mũno kũoguo mũtongoria ũyũ no akorwo ena maendereo mega. Rũruka rũrũ rwa maathai nĩ rũkĩrĩaga thĩna mũno tondũ nĩũkoraga atĩ, mũndũ nĩ kũrĩithia arĩithagia na ena ciana ithathatũ na ena atumia atatũ, kũoguo ũgakora mũthuri ũcio nĩarahana ta ĩkũhinyĩrĩka. No nĩmamenyerire mationaga taarĩ ũndũ mũnene. Monaga ũrĩ ũndũ wa kawainda tondũ o ũcio nĩ ũndũire wao.